Eee olaininingoni lai nji taa ejo swali ang e tanakata. Ore too nkirorot enguton e kekuru inkituak oleng eingorieki ilewa, kainyoo? Neaku ore swali naifaa naijibu tanakata nanu arashu peyie aishoru ewalata naa naa nji eikununo. Kainyoo doi peyie ekurru kuna naji enkitok taata teneingorieki ilewa. Kainyo taa taata. Ore enkitok olaininingoni lai maatangasa aliki naa kejo bibilia oltungani ele otukurua apa enkitok. Ore enkitok naa tedukuya taa apa eiterua enkitok akurru mee tanakata. Niaku ore oshi enkitok naa oltungani laijo keeta ake ninye isura pooki kata keureisho. Ore tii nkituak keureisho oleng. Naa kanyorr doi amu kegira nkolongi aaponu naa ore tanakata ena toki naji digital naa kegira aisho nkituak metinyikaki ilewa amu ore naari enkitok ino meiro enkitok tedukuya. Mm duake enkitok. Niaku ore entoki narepie enkitok naa kengas ninye enkitok neeta oltungani lenye yaani orkitauni lenye naa Enkai apake naikunua nejia. Ore enkae e are naa ore enkitok naa keeta ntokitin naadol enkitok najio taata irkilani lemedol olee niaku inatoki taa eure enkitok tedukuya olee. Ore taa enkitok naa oltungani oldol aibu kila saa yaani enkiti saa ake eton nedol enkitok aibu tedukuya olee.

Eh ekaidim pi, olaininingoni lai eji kaidim taa atolimu ajo kainyioo nagira aietelea tene ashu, kainyioo adolita tene wueji. Eh ore tene wueji adolita iropiyani enkop e Kenya naa enkop ang sidai oleng. Ore kuna ropiyani neeta irkigerot akeyi. Etii ore etii kumi amu ekijo toi oshi iyiok ekumi naigero the first president of Kenya nishorakino oltungani ojo Moi. Naa etii 1995 ajo enkata apa naitayioki, nigero taadi teshumata tidie wueji Tumsda church. Ehnigero tiabori tene weuji online semester project contribution let none hear you idly saying there is nothing I can do nadolita namba natii ine weuji empesa namba . Nadolita taata elogo ekanisa eSDA. Olaininingoni lai nena taadi iropiyani ore iropiyani naa intokitin etipat oleng meeta etoki nias metii iropiyani amu ore taata tena kop nikitii naa iropiyani kila kitu. Meeta entoki nias metii iropiyani, nchoo ake pee eaku miata iropiyani basi idayie amu, metii naa etoki ninya arashu naa tenaa ketii oltungani ligira aitengemea mingoru kuna ropiyani pi kitumoki atangarie. Neaku ina toki adolita tene wueji naa kanyor oleng amu kanyor nanu impisai oleng.